Nĩtondũ mbembe ĩkũraga ĩrorete na igũrũ, nayo mboco nĩibataraga handũ ha gũtambĩrĩra nĩguo ĩthereme. Hĩndĩ ĩria wahandanĩria mbembe na mboco, mboco nĩyonaga kanya ga gũtamba thĩini wa mbembe ĩyo ĩgatherema na ĩgaciara makĩria. Ningĩ, tĩri wĩ mũnoru, kũhandanĩria mbembe na mboco, gutigiragia kĩndũ kĩmwe gĩkũre ũrĩa kĩagĩrĩire nĩ gũkũra. Ningĩ thĩinĩ wa gĩcigo gitũ, mbembe nĩ irĩanagĩrio na mboco cigathondeka irio ciũĩkaine ta gĩtheri.

Mĩtambo ya intaneti nĩ ya bata mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, ũũ nĩtondũ andũ aingĩ namakĩria arũtwo nĩmatũmagĩrwo wĩra wa thũkũrũ thĩiniĩ wa nenda cia mohoro, ningĩ andũ aingĩ nĩmendagia indo magĩtũmera nenda cia mohoro kwogũo rĩrĩa gũtarĩ na metambo mĩkinyanĩrũ andũ taya nĩmathiaga hathara, namakĩria ma ũgũo nĩ and aninyi mũno matatũmagĩra nenda cia mohoro kũgwatanĩra na arũna ao ũgũo rĩrĩa mĩtambo ĩ thĩ nĩmathĩnĩkaga mũno.

Mũthenya ũmwe nĩndageragia gũtũmĩra mami witũ mbeca kũgerera thimũ. Ndamũtũmagĩra mbeca ciringi ngiri ikũmi no rĩrĩa ndekerire namba yake nĩyahĩtanire, na mbeca icio cigĩthiĩ kwe mũndũ ungĩ. Nindagĩire na wagagu mũnene mũno na ngĩhũrĩra mũrũgamĩrĩri wa agũri nĩgũo ahotĩ kũjokeria mbeca ici. Nake mũrũgamĩrĩri wa agũri nĩahotire kwaria na ũrĩa watũmĩirwo mbeca ici kĩmahĩtia na akĩmwĩra anjokerie mbeca ici, nake agĩĩtĩkĩra. Nĩndakenire mũno nĩũndũ wa ũhoro ũcio.

Niĩ nĩ nyendete gũtũmĩra mũthemba ũyũ wa Airtel makĩria ya mĩthemba ĩrĩa ĩngĩ yothe. Gĩtũmi nĩ tondũ, marĩhi mayo nĩ manyinyi ũkĩhũra thimũ. Ningĩ ũgĩtũmĩra ndũmĩrĩri, mũthemba ũyũ ũheanaga marĩhi me thĩ mũno. Ona gũtũĩka mũthemba ũyũ ndũrĩ hinya ta mĩthemba ĩmwe eheanĩtwo bũrũri-inĩ, mũthemba ũyũ nĩ ũkinyaga thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, na ngahota kũũtũmĩra itarĩ na waagagu ona hanini.

Thogora wĩ igũrũ mũno wa bataraitha, thogora wĩ igũrũ mũno wa thumu, na waagi wa maaĩ, nĩmamwe ma moritũ marĩa manene mũno mũndũ acemanagia namo akĩrĩma thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa. Nĩ ũndũ wa thogora ũyũ wa igũrũ ũrĩmi nĩ ũgĩaga goro mũno na rĩrĩa wahanda nĩmera yaku ĩkaga agũri tondũ gũtĩrĩ mũndũ ũrahota kũgũra na thogora wa igũrũ, tondu andũ matirĩ na mbeca. Ningĩ nĩ ũndũ wa wagi wa maaĩ, thogora wa kwenja marima nĩguo ũhũre maaĩ bado ũrĩ igũrũ. Nĩũndũ wa ũndũ ũyũ ũrĩmi wa indo iria irabatara maaĩ maingĩ nĩũhũthagĩra mbeca nyingĩ mũno na andũ a gĩcigo gĩakwa makaremwo.

Mbembe ihandagwo mweri wena thĩiniĩ wagĩcigo gĩakwa, ũũ nĩ tondũ mweri wena nĩ gũkoragwo na mbura nini, mbembe ibataraga mbura nini nĩguo ikũre. Mbura ĩno nini nĩ ihũgagia tĩĩri na mĩmera ĩkahota kũgucia maĩ mau ningĩ mbembe nĩ ĩhandagwo nginya mweri wenana, o na gũtuĩka mweri wenana nĩgũkoragwo na mbura nene mũno kogwo no nginya wĩhũge mbembe ciaku citigakuo nĩ kĩguo.

Thirikari nĩ ĩraheanire mbembe cia kũhanda mũgarũ na hau kabere, ũguo nĩ wega nĩtondu andũ aingĩ matikoragwo na mbeca cia kũgura mbembe ĩrĩa njega ya kũhanda no kũheo mbembe ici nĩgũgũtũma arĩmi arĩa matahandaga mbembe kaingĩ mahote kũhanda mbembe icio, rĩrĩ nĩ ikinya rĩega mũno rĩa kũnina ngaragu thĩinĩ wa bũrũri witũ. Na akenya othe nĩmegũteithĩka nĩ tondũ thogora wa mbembe nĩ ũgũthiĩ thĩ na kira mũndũ akahota kwigũrĩra.

Ataaramu a ũrĩmi nĩ mokaga thĩiniĩ wa gĩcigo gitũ na magathima tĩĩri, ningĩ magataara andũ mbembe ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũhandwo thĩiniĩ wa gĩcigo gitu. Nĩũndũ wa ũhoro ũyũ, andũ aingĩ nĩ makoragwo na ũmenyo wa mbembe ĩrĩa yagĩrĩire nĩ kũhandwo na ĩrĩa ĩgũciara makĩria, na nginya bataraitha ĩrĩa ĩringanĩte na gĩcigo gitũ. Wĩna ũmenyo ũyũ nĩũhotaga gũthiĩ nduka-inĩ na ũgetia mbembe ĩrĩa ũtaarirwo wĩtie ũkamĩhanda.

Gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩnana harĩ igana kĩa mũgũnda wakwa, handĩte irio cia kwendia na nĩ cio macani, marĩa matwaragwo thĩ cia nanja. Na kĩo gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩrĩ, handĩte irio cia kũrĩa. Gĩtũmi gĩa kũhanda irio cia kwendia nyingĩ, nĩ tondũ, wĩna macani maingĩ nĩ ũhotaga gũthiĩ bengi, ũkaheo ngombo, na ũkahota kũrĩhĩra ciana thukuru. Macani marĩhagwo maita merĩ harĩ mwaka, na marĩhi maya, nĩ maringanĩte na harĩa ciana cicokagĩra thukuru. Ũguo, mbeca cia macani, nĩ cĩndeithagĩrĩria gũcokia ciana thukuru.

Ngwaci nĩ mũri wa mũmera kũguo, ũthiaga na rũhiũ mũgũnda, ũkenja tĩri ũrĩa ũrigicĩirie mũmera waku, ũkĩmenyagĩrĩra ndũkahutie mũri ũcio, tondũ ĩyo nĩyo ngwacĩ. Ũkeheria tĩri ũcio, nyingĩ ũkagucia mũmera ũcio waku kahora, nĩguo wone ngwaci ciaku. Wamunya, ũkamĩhurahura tĩri, na ũkamĩikia ikũnia, nĩguo ũmĩtware mũciĩ.

Mũtumia mũritũ no anyitwo nĩ ruo ũtukũ akĩenda kũgĩa mwana, na angĩkorwo nĩ araihanĩrĩirie na thibitarĩ, no atangĩke mũno akĩgĩa mwana ũyũ. Kana mwana ũyũ agĩe na mathina mangĩ ma mwĩri, o na kana we mwenyewe aure thakame makĩria. Ningĩ, thĩ-inĩ wa icigo nyingĩ cia Kenya, andũ arĩa maraihanĩrĩirie na motungata ma ũgima wa mwĩri, nĩ makoragwo na ikuũ cia igũrũ mũno, gũkĩra arĩa makuhanĩrĩirie na mathibitarĩ.

Njoyaga karamu na ibuku ngandĩka maũndũ marĩa moothe me meciria-inĩ makwa mangĩkorwo makĩngia. Harĩ o ũndũ ngandĩka ũrĩa ingĩhota kũrana na ũndũ ũcio ningĩ ngauma hau ngacera cera mũgũndainĩ ngathiĩ ngĩroragĩra njũĩ na mĩmera. Ningĩ ngacoka mũciĩ ngethamba, na ngacoka ngahũrĩra mũrata wakwa ũmwe thimũ. Ngĩrĩkia mũtaratara ũyu nĩnjiguaga wendi wakwa nĩucokire, na hakiri nĩ cirahota gũikara ũndũ-inĩ ũmwe.

Njoyaga karamu na ibuku kĩroko, ngaandĩka mawĩra makwa mothe marĩa njagĩrĩirwo nĩ kũruta mũthenya ũcio, na harĩ o wĩra, ngaũhe mathaa marĩa maagĩrĩire gũkorwo ndĩkĩtie. Ngĩtũmĩra mũtaratara ũyũ, nĩ nyonaga ndinatinda ngĩruta wĩra ũmwe mũthenya mũgima. Ningĩ rĩria ndarĩkia wĩra ũmwe na ngaandĩka harĩa ibuku-inĩ atĩ nĩndaũrĩkia, nĩ ngĩaga na hinya mũingĩ wa kũhota nginya kũrĩkia mawĩra maya mangĩ matigarĩte.

Ene mabiacara nĩ maregaga kũhingũra nduka ciao gatagatĩ wa mũthenya tondũ gũtikoragwo na wũingĩ wa andũ. Magacihingũra kĩroko, rĩrĩa andũ marathiĩ mawĩra, magacoka magacihinga na kũcihingũra rĩngĩ o ro hwaĩ-inĩ andũ makĩumĩra mawĩra, tondũ kwĩna mũingĩ wa andũ, na nĩmekũhota kũmagũrĩra. Kũhũthira mũtaratara ũyũ, nĩ mahotaga kũrũmbũiya maũndũ mao kĩũmbe, ta gũthambia ciana ciao, na kũcitwara thibitarĩ, na makahotanĩria na mbiacara ciao.

Ingĩenda kũruta kuuma mũciĩ. Gĩtũmi nĩ tondũ, ndigũtũmĩra mathaa maingĩ na mbeca nyingĩ ngĩthiĩ wobici-inĩ. Na ningĩ, nĩ ngũhota gũbanga mathaa makwa. Ngarĩkia mawĩra marĩa ngũhetwo ma mũthenya ũcio, na ngatigarwo na mathaa makwa kĩũmbe, marĩa ingĩrora ciana ciakwa, na hingie mabataro ma mbiacara ciakwa. Ningĩ wĩ mũciĩ, wĩna wĩathi, kũoguo no ũhurũke rĩrĩa wanoga.

Meciria matigĩaga gĩkindĩrio tondũ rĩngĩ ũkũrutaga wĩra no mwana akarĩra kana mũndũ ũngĩ wĩ mũcĩĩ ũcio agakũria kĩũria mbere ya ũcoketie kĩũria kĩu ũgateyanĩria wĩra waku na ũkariganĩrwo ũrĩa ũgũĩkaga. Ningĩ ũngĩcemania na thĩna owothe ũkĩruta wĩra ũcio ndũngĩhota kwaranĩria na aria angĩ mũrutaga wĩra nao nĩguo wone njĩra ĩrĩa ũngĩgerera nĩguo ũhote kũhũrana na thĩna ũcio.

Nĩhotete kũgũra kĩea. Tũkanyitanĩra na mũrata wakwa tũkagũranĩra kĩea kĩmwe. Ningĩ, nĩhotete kuongerera gĩthomo gĩakwa, nĩguo ngĩnyie harĩa ndendaga. Na makĩria ma ũguo, nĩhotete kũiga mbiacara, ĩrĩa nyandĩkanĩte, ongĩthiaga na mbere na wĩra wakwa wa o mũthenya. Nĩnyonaga mbeca cia mwanya, kumana na mbiacara ĩno nyandĩkanĩte. Na ningĩ nĩhotete gũaka nyũmba cia gũkomborithia.

Ingienda kuoya rũni kuma kũrĩ SACCO yakwa gĩtũmi nĩ tondũ SACCO yakwa nĩiheanga rũni na maita matatu ma muigana wa mbeca iria wĩigĩte thĩini wa akaunti yaku ya SACCO no bengi nyingĩ nĩciĩkũagĩra mũno kũheana mbeca nyingĩ na kaingĩ bengi ciroraga mwonere waku wa mbeca. Ũngikorwo ũtekuona mbeca nyingĩ o mweri matikũheaga rũni rũu. No SACCO ndĩroraga mbeca iria wonaga o mweri o mweri.

Ingĩmũĩra atĩ cumbĩ ũcio nĩanyenderia na thogora wĩ igũrũ mũno, nake angĩnjĩra atĩ, thogora wa cumbĩ nĩmuongerere. Ndimũire, andinandinĩrie thogora, tondũ nĩndagũra indo nyingĩ kana nĩ ngũraga indo nyingĩ nduka-inĩ yake. Angĩnjĩra ningĩ hau nĩndamũhinyĩrĩria, ndĩmũrĩe atĩ, naniĩ, nĩharĩa, ,itauma na mbeca njiganu ũmũthĩ, no nĩoĩ atĩ, ngũraga haũ hake, na mũthenya ũngĩ nĩngũka na mbeca ciganĩte kũgũra cumbĩ.

Kaingĩ andũ nĩmathiaga mabengi makĩenda kũheo ngombo cia mbeca nini, no ona gũtuĩka marenda mbeca nini makerwo atĩ matingĩona mbeca icio gĩtũmi nĩ tondũ matigaga mbeca thĩinĩ wa bengi ciganĩte kũheo ngombo. Nĩguo kweheria thĩna ũyũ andũ nĩmagĩrĩirwo mebange maingĩre ikundi marutanagĩre mbeca nĩguo mũndũ ũrĩa wagĩa thĩna agathie akaheo ngombo nĩ gĩkundi kĩu kia andũ aria oĩ na mena ũhoti wũigana wake nĩguo rĩrĩa agĩa na mathĩna agathie gĩkundi-inĩ akaheo ngombo.

Rĩrĩa ũrenda kũgũra kĩndũ, nĩwega ũcere thoko nyingĩ, nĩgetha ũmenye thogora wa kĩndũ kĩu, thĩiniĩ wa thoko ngũrani ngũrani. Oro hamwe, no ũrĩrĩrie kũrĩ arata na andũ arĩa me hakuhĩ, mangĩkorũo nĩmagũraga kĩndũ kĩrĩa ũrenda kũgũra. No makũĩre kũndũ kũrĩa magũraga kĩndũ kĩu, na thogora wa thĩ, nĩguo ndũgekore atĩ ũragũrire kĩndũ na thogora wa igũrũ gũkĩra ũrĩa kĩrendio kũndũ kũrĩa kũngĩ.

Nyambaga kũhũthĩra maũtungatama intaneti, ngarora kana no hote gũtaũkĩrwo thĩna wa akaunti yakwa ĩ ha. Angĩkorwo ndirataũkĩrwo thĩna ũyũ, nĩ njeragĩra rũhonge rũrĩa rũri hakuhĩ naniĩ rwa bengi yakwa, na ngauga nyonanio na mũrũgamĩrĩri wa andũ. Mũrũgamĩrĩri ũyũ wa aũndũ, nĩ we ũndaragĩria ũndũ ũrĩa nderenda kũmenya wĩgiĩ akaũnti yakwa. Ningĩ, angĩkorwo hena ũndũ o nake atangĩhota gũtaũkĩrwo, nĩ andũmaga kũrĩ mũndũ ũrĩa ũringanĩte na rũhonge rũrĩa ndĩrabatara.

No maandĩke mawĩra andũ arĩa maaragia rũthiomi rũrũ, niguo mathomithie tekinoronjĩ gũtaũra rũthiomi rwao. Na andũ aya nao, no mathome ciũria iria nyingĩ ciũragio ciĩgiĩ tekinoronjĩ, na macicokie na rũthiomi rwa kwao. Nĩũndũ wa ũhoro ũyũ, andũ arĩa aingĩ mangĩkorwo mena thĩna wa tekinoronjĩ, nĩmegũhota gũtaũkĩrwo ũrĩa maagĩrĩirwo nĩ gwĩka, makinyĩrio ũtungata naihenya.

Mũthenya ũmwe nĩ ndatete kandi yakwa ya bengi ĩrĩa ndutaga mbeca nayo. Na nĩ ndathĩnĩkaga mũno tondũ ingiendire kũruta mbeca iria ciĩ bengi, no nginya njerere rũhonge rwakwa rwa bengi nĩguo ndĩcione. Na thĩna mũnene wakoragwo tondũ bengi nĩ ĩkoragwo na andũ aingĩ mũno meetereire gũtungatĩrwo, kũoguo nĩ ndathĩnĩkaga mũno. No mũthenya ũmwe, nĩ ndacereire rũhonge rwakwa rwa bengi, na ngĩonana na mũrũgamĩrĩri wa agũri, ngĩmũtaarĩria atĩ kandi yakwa ya bengĩ nĩ yũrĩte, nake akĩndangĩkĩra na gĩtĩo na ũhoreru mũingĩ. Na thutha wa ndagĩka mĩrongo ĩtatũ, nĩ ahotete kũhe kandi njerũ ya kũruta mbeca yakwa ya bengi.

Ingĩhũra thimũ kũrĩ mũrũgamĩrĩrĩ wa agũri, wa thimũ yakwa, na ndĩmũtaarĩrie atĩ, thimũ yakwa ĩrĩ na mathĩna, na ndirahota kũamũkĩra ũteithio wa naihenya harĩa ndĩ. Nake no andarĩrie makinya marĩa njagĩrĩirwo nĩ kuoya, nĩguo nyamũkĩre maũtungata ma thimũ yakwa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thimũ ĩngĩthiĩ nambere gũkorwo ĩna thĩna, no njerere rũhonge rũrĩa rũrĩ hakuhĩ na niĩ rwa thimu ĩno.

Ĩĩ, ingĩhũra thimũ kũrĩ ĩnjenti wa gũteithia agũri, wa kambuni ĩrĩa ndagũrire thimũ ĩno. Na ndĩmũtaarĩrie atĩ, thimũ yakwa ĩna thĩna ngũrani na ngũrani. ĩnjenti ũyũ nake no andarĩrie makinya marĩa njagĩrĩirwo ni kuoya, nĩguo thimũ yagĩre. Kuuma hau, thimũ yakwa ĩngĩkorwo ĩna thĩna ũngĩ, kana thĩna ũcio ũkĩrĩrĩrie, no njerere rũhonge rwa kambuni ĩrĩa thimũ ĩyo yendagio. Ndĩmataarĩrie thĩna wa thimũ, nĩguo mamenye kana nĩ mekũmĩthondeka, kana nĩ mekũhe thimũ ĩngĩ njerũ, nĩguo njenjanie.

Ingĩhũra thimũ kũrĩ ĩnjenti ũrĩa ũrũgamĩrĩire intaneti ĩrĩa ndĩratũmĩra. Ndĩmũtaarĩrie atĩ gwa kahinda fulani, intaneti nĩ ĩkoretwo ĩkĩũra, ĩgaikara ĩkora, nake athondeke mũtambo ũcio. Kaingĩ thĩna ndũkoragwo atĩ nĩ thĩna mũnene, rĩngĩ no kũhoria ekũhoria mĩtambo na acoke amĩakie, nĩguo intaneti ĩcoke kũruta wĩra ĩtegũtinda ĩkĩhora. No angĩkorwo thĩna ũyũ nĩ mũnene, no acerere gĩcigo giitũ na ahote gũtũthondekera mĩtambo itũ.

Wa mbere nĩ maũtungata marĩa maheanagwo mega, ta ngombo cia maita matatũ ma mbeca iria ũngĩkorwo ũigĩte thĩinĩ wa akaunti yaku. Na mbeca ici ũcirĩhaga na kahinda karaihu ka rĩngĩ mwaka, kana nginyagia mĩaka erĩ. Nĩũndũ wa ũndũ ũyũ, SACCO teeno, nĩ ĩteithĩtie andũ aingĩ na makĩria arĩmi anini, mathereme kĩmbiacara. Tondũ rĩrĩa moya ngombo ciao, no mahote gũtheremia mbiacara ciao, na marĩhe nginya thukuru.

Ĩĩ, niĩ hũthagĩra maũtungata ma thimũ ma kũrĩha thutha wa kũhũthĩra. Tondũ nĩmo nyonaga manjagĩrĩire, gũkĩra marĩa ũrĩhagĩra mbere ya kũhũthĩra. No ona kũrĩ ũguo, maũtungata maya nĩ mahaicĩte thogora mũno, na andũ aingĩ makaremwo nĩ kũhũthagĩra thimũ ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩũndũ wa bata mũno andũ gũtwara mateta mao kũrĩ mũheani wa maũtungata maya ma thimũ, nĩguo amenye atĩ, thogora ũyũ wa igũrũ, nĩ ũhinyĩrĩirie andũ na njĩra nene.

Ngũria mũgũri andarĩrie mabata make mothe marĩa aratanya kũhingĩrio nĩ offer ĩno njerũ naniĩ ndĩmũtarĩrie kana motungata mau nĩmaraheanwo nĩ offer ĩno njerũ angĩkrwo motungata mau matiraheanwo nĩ ofa ĩno njerũ nĩngũmũthereria ũhoro ndĩmwĩre nama atĩ ndangĩhota kwamũkĩra ũteithi ũrĩa aratanya kũhĩtũkĩra offer ĩno. Kũngĩkorwo kwĩna offer ĩngĩ ĩraheana motungata marĩa mangĩhota kũmũteithia no ndĩmũtarĩrie na ndĩmwĩre nĩ ĩrĩkũ nĩgũo ahote kũmĩthingata.

Raini ya Airtel nĩyo ĩraheana offer cia thogora wa thĩ mũno gũkĩra raini ici ingĩ ciothe thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. No ũhote kũaria ithaa rĩmwe ũkĩhũthĩra ciringi ikũmi tu. Ningĩ, angĩkorwo ndũrabata intaneti mũno, no ũhote gũtũmĩra ciringi mĩrongo ĩtano, na ũkorwo ũkĩamũkĩra, maũtungata ma intaneti mũthenya mũgima. Makĩria ya maya, maũtungata ma raini ĩno ya Airtel nĩmabacĩrĩre.

Rĩrĩa agũri macera ndũka-inĩ yakwa namacagũra indo irĩa marenda, nĩndĩmaheyaga namba yakwa ya kũgũra indo, na o makahũthĩra ũtungata ũyũ kũriha indo irĩa macagũra. Ũtungata ũyũ nĩ wa mwanya tondũ mbeca no nginya inginyĩre. O naniĩ rĩrĩa ndathiĩ ndũka-inĩ ingĩ nĩndũmagĩra ũtungata ũyũ kũgũra indo na ningĩ nĩndũmagĩra ũtungata ũyũ kũrĩha mathirĩ makwa na mathirĩ ma thitima na mathirĩ ma maaĩ.

Gũkũ nĩ kanitha, na mũthikabu arahoera ciana amaigĩrĩire moko mĩtwe, nacio ciana nĩ citurĩtie ndu nĩguo cihoerwo. Kaingĩ rĩrĩa kwĩna kĩgeranio kĩnene mũthikabu nĩahonyagĩra ciana irĩa ireka kĩgeranio kĩu na ningĩ ciana cingĩenda gũbatithio nĩ ciũkaga kanitha-inĩ hamwe na aciari a o na makahoerwo nĩ mũthikabu nĩguo mabatithio. Aciari a ciana na o nĩ marũrũnganaga kanitha-inĩ nĩguo merorere ciana ciao cikĩigĩrĩrwo moko na ikĩhoerwo.

Ũgĩthiĩ kũaria mbere ya mũingĩ, wa mbere nĩ kwĩhumba wega, nĩguo ũtĩĩke na andũ makũamũkĩre. Na ningĩ, nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo na ũcamba ũkĩarĩria andũ, nĩguo andũ makahota gwĩtĩkia ũrĩa ũramera. Na ningĩ nĩ waagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩkĩte ũtuĩria wa ũndũ ũrĩa ũrenda kwarĩrĩria, nĩguo ũgakorwo na ũmenyo wĩ igũrũ, ũngĩhota gũtaarĩria andũ maũndũ. Na mũico nĩ waagĩrĩirwo nĩ kũarĩria andũ na gĩtĩo, nĩguo ona o, magagũcokeria gĩtĩo kĩu, na makakũiyũkia.

Ũyũ nĩ ũtungata wa gũkomberwo mbeca kũgerera thimũ cia moko ũragathĩrĩrio haha. Andũ aingĩ thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, nĩ mayũkĩtie ngombo cia thimũ, ni tondũ, nĩ ciũkaga naihenya. Rĩrĩa wauga nĩ ũkwenda gũkomberwo mbeca, thutha wa ndagĩka nini, nĩũkoragwo na mbeca ciaku guoko-inĩ, na ũkahota kũhingia ũndũ ũrĩa ũkwendaga kũhingia narua. Ũtungata ũyũ nĩ ũteithĩtie andũ gũtheremia mbiacara ciao. Na ningĩ, kũoya ngombo rĩrĩa me hatĩka-inĩ na nĩmegũbataraga ngombo cia narua.

Ndĩratambũra anne waigũrũ, ũrĩa nĩ mũtongoria wa kuma Kirinyaga, Anne waiguru ũĩkaine nĩ ũndũ wa kũrehe ũthii wa na mbere thĩinĩ wa gĩcigo gĩake, na ningĩ, nĩ ahotete gũcokanĩrĩria atumia aingĩ kuma gĩcigo gĩake akamonia ũrĩa mangĩrĩmaga ngũkũ na makahota kuona mbeca. Ningĩ nĩndĩratambũra andũ mena mawathe ma mwĩrĩ, ta ũyũ arandĩka atekuona, na nyingĩ hena ũngĩ ũikarĩire gĩtĩ kĩa arwaru. Na ningĩ nĩ ũndũ wa bata mũno kũhe andũ arĩa me na wathe wa mwĩrĩ mawĩra.

Kibikibi nĩ itũmĩragwo mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ, nĩ cihotaga gũkuwa mĩrigo mĩritũ. Kaingĩ nĩ ũkoraga kibikibi nĩ ĩrakuwa ngũnia ya mũcere, kana ngũnia ya cukari, ĩgatwara kwa mũndũ mũciĩ kana nduka-inĩ ĩngĩ. Tondũ gĩcigo gĩakwa kĩ irĩma nyingĩ, kibikibi nĩ citumagĩrwo gũtwara kinya andũ kũrĩa bara itarĩ njake, na kũrĩa kũrĩ na ũnyihu wa ngari. Kibikibi nĩ ciendetwo mũno tondũ nĩ cithiaga naihenya na ũkahota gũkinya harĩa ũgũthiaga naihenya.

Mũgarũ na hau gabera rĩrĩa andũ maraceragĩra gĩturwa gĩa kũgata tigiti wa gũthiĩ thabarĩ ndaihu. Rĩu andũ matitindaga magĩthiĩ iturwa-inĩ ici o ene. Tondũ, nĩ mahotaga kũoya thimũ ciao, na makagata tigiti wa gũthiĩ thabari ndaihu, kũgerera nenda-inĩ. Ũthii wa na mbere ũyũ wa kĩtekinoronjĩ, nĩ ũhotithĩtie andũ kũgata tigiti na raithi mũno, mategũtinda magĩthiĩ o ene.

Mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, William Ruto, nĩegũthiaga bũrũri mũgeni wa China kũrĩa egũcemenagia na mũtongoria wa bũrũri wa China, nĩguo maarĩrĩrie ũhoro wa ũthii wa nambere wa bũrũri wa Kenya. Ngwatanĩro ya bũrũri wa Kenya na China, nĩ ĩkoretwa na uumithio mũnene mũno tondũ a Kenya nĩ mahotete gũakĩrwo barabara nĩ China. China nĩyakĩire bũrũri wa Kenya mũgithi, na andũ aingĩ nĩmaratanya atĩ ngwatanĩro ĩno nĩ ĩkũrehe ũthii wa na mbere thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Aya nĩ andũ a rũrĩrĩ rwa maathai. Andũ a rũrĩrĩ rwa maathai, nĩ moĩkaine na gũtũria ũndũire wao. Makĩria, harĩ mwĩhumbĩre wao. Ningĩ, andũ a rũrĩrĩ rwa maathai nĩ moĩkaine na muinĩre wao. Makĩina nĩ marũgaga igũrũ handũ haraihu mũno. Ningĩ nĩ moĩkaine na ũcamba wao. Rĩrĩa mararĩithia ng'ombe ciao, nĩ makoragwo rĩmwe nĩ mĩrũthi, no nĩmahotaga kũingata mĩrũthi ĩno, na nyamũ iria ingĩ cia gĩthaka, na makagitĩra mahiũ mao.

Nduka ya kwendia ndawa ĩ bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwakwa, kaingĩ mũndũ nĩaiguaga e na thina wa mũĩrĩ ta gũturwo ni mũtwe kana gũturwo ni nda, na ringĩ thibitarĩ ĩ handũ haraihu, tondũ thĩna ũyũ nĩ mũnini nĩũceragĩra gĩturwa gĩa kwendia ndawa na ũkaheyo ndawa ĩrĩa ĩngĩnina ruo rũu. Ningĩ no ũkorwo ũkĩruta wĩra na wĩtihie na rũhiũ ta ũgituĩra ng'ombe mahuti, handũ hagũcera thibitarĩ-inĩ na rĩngĩ ndũnatihio mũno, no ũthiĩ rũhonge rwa kwendia ndawa rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe na ũhote gũthondekwo.

Rĩrĩa wahikio ni mũndũ mũrarutithania nake wĩra, na rĩngĩ nĩ mũkũhĩtanĩtie mwĩ mũciĩ, rũmena rũrũ, wahota kũrũrehe nginya wĩra-inĩ. Akorwo hena kĩũria ũkwendaga kũmũũria kĩa wĩra-inĩ, no ũremwo nĩ kũmũũria tondũ rĩngĩ mũtira aranĩria. Na mũico mũrutĩre wa wĩra wanyu uthũke, kana ũmwe wanyu abutwo wĩra. Nĩũndũ wa ũhoro ũyũ, kũrekereria andũ magĩe na ndũgũ wĩra-inĩ ti ũndũ mwega o na hanini.

Nĩgũtangathĩtwo mũcemanio wa kũgarũra ũrĩa nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa Kenya, wĩtagwo Gachagua. Mũcemanio ũyũ ũgũkorwo bunge. Mũgarũ nahaũ gabere, rĩrĩa mĩcamanio teeno ya koragwo na thayu, na ningĩ, gũtiakoragwo na haro. No rĩu, mĩcemanio teeno, nĩ ĩkoragwo na haro, na kinyagia a bunge enyewe, nĩ marũaga. Mĩcemanio teeno nĩ ĩcũngagĩrĩrĩa ngũĩ kinya kũrĩ mũingĩ. Mĩcemanio ya thayũ nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũcokererwo thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.